Kiit netai koron nagere en ireu agere ale mii komie ngokenikchu en ngalek ab ripset ndamunkakitekyi olekararan kabisa koker kora kolemi komie en ngalek ab amitwakik mihelti kora ingogenik chu miten kora komie ingogenikchu kobaibai ago kere akichek komii sawakora ngamun ingeker kiit kora kouni ak kerib kora komie kwamis akine amun megere buch komatindoi amitwakik ko kerenyun any nono.